Ma en tumeric. Tumeric nigi tije mang'eny ahinya. Achiel kuom tijene en kaka inyalo ted kode chiemo kendo jomoko ohere ka pod ong'ich kamano, to jomoko ntie matwoye ma rege, ma loke kaka mogo, eka giti kode. Tumeric bende itiyo godo loso go modhi ma wawicho e dendwa. Kendo moko bende itiyogodo kibolos godo sabun. Tumeric en yath e del, kendo ober ahiny, kendo okonyo ahinya e rito rangi mar del mondo kik kethore. Sama itedo kode bende, omedo ndhadhu, ndhadhu e chiemo kendo samoro iyudo ka oloko nyaka rangi mar chiemo, omiyo chiemo bedo gi colour moro maber ahinya ma ji mang'eny ohero ahinya.

Gi dho ngere iluonge ni billboard. Ng'eny jotije mang'eny magin gi dukni kata gige ohala mang'eny, kata ng'ato dwaro lando gimoro, ng'eny ji ohero tiyo gi billboard. Kendo gijoketogi e chuny ndara nikech ng'eny ji kalo e ndara to neno gik ma timore. Kaka mae en billboard mar jo Carrefour, gitemo lando kaka giduoko bech gikmoko piny e duka gi margi. Sama oketneji gigi, miyo ji tich mar mayot, mar ng'eyo kama gipango dhi nyiepe. Sama gigi be nitie alworawa wang'eyo ni mae iuso pesa adi, kata ang'o ma odok piny. Billboards gi konyo ahinya, kendo gimiyo ji mang'eny ng'eyo kuonde ma gintiere.